Ore entoki nagira aasa tenewueji naa oltarakita ele oturr ilchambai ashu iindim ake sii ataa eitayu indaiki tolchamba akesu ninye ibala ajo adolita tenewueji oltung'anak naa ashu operators lele tarakita embaye sidai oleng' ashu emaana oltarakita amu kitelelek esiai enturore nishoru esiokinoto enkitaunoto endaa tolchamba.